He thamaki ciothe nyendete mudfish tondũ mudfish nĩ ĩrĩ cama na mudfish ndĩkoragwo na mahĩndĩ maingĩ, ũguo mudfish nĩ ũhũthũ nginya gũkorwo ũkĩrĩa mwĩna nginya mũndũ ta mwana, tondũ nĩ ũramenya ndĩrĩ na mahĩndĩ maingĩ, no ũhote kwĩhe mwenyewe, thamaki o na ndĩrĩ maguta maingĩ, kũguo wega wayo nĩ gũkorwo ĩtarĩ na mahĩndĩ tondũ mahĩndĩ mau no mathece mũndũ.

Kũnyiha gwa thamaki ĩyo kuuma kũrĩa cirategwo thamaki ĩyo ĩngĩkorwo nĩ cinyihĩte na cikaga thogora nĩ ũcenjagia rĩngĩ ona nginya ũingĩ wa thamaki ĩyo kũrĩa thokoinĩ thogora no ũkorwo ũgĩcenjia rĩngĩ wambatĩre kana ũnyihe rĩngĩ kĩrĩa kĩngĩtũma thamaki ĩyo ĩgĩcenjia thogora nĩ ũrĩa andũ maramĩgũra andũ gũkorwo makĩgũra thamaki ĩyo mũno makĩrĩa gũkĩra mũthemba ũngĩ wa thamaki.